Iroo en Yoo kekere chito ne wendote kikere kora ki neoo nekakosir kele communication authority of Kenya imuch kemwa kele kinetesetai anan kineabuoti en yu ko icheket kotonondachin ng'alekab choton kayaaptaetab ng'alalet en kora ng'alekab cyber ikoito kora kelchinoek kouu license kokachin bik chebo communication araa ichek kotinye choto karik chebo ng'alalet kou akot simoisiek, kou okot radio, kou akot microphone kemuaa kele ichek kondochin ko ng'alalet eh communication authority of Kenya kora en yuton komwae kole tos kaboisie aret nenoto nekararan okot chuton imuch imwaite anan iruaki chito amuun tindoo icheket tugul kechinet kong'alal anan koboisei simeet en oret nenoto yaemego kobun communication authority of Kenya kararan amuun me chi nekikesir boisioni cherise ak cheiunse en orityutok yu. Kerer kele kararan